Koron nii kii ko kisyet inoni ako kisyani ko koboishen bik chok chekibo keny boishek chok kii chekibo keny ako en boishek chuu bo kenyi ko kokonoren omitwokik kin kokonoren omitwokik boishek chuu ko kitot ot keboishen en keny, kiiben omitwokik kii koba koboishen bik chekipendii imbar kisheni ko en inguni ko tot inde kimiet ako oletoretitech kisyani ko echek bik ab kolenjin ko toretech kekonoren imiet tii nemokiboishen kii agetukul nebo plastik ngamun ngeboishen kiimiet en plastik kii kinde kimiet nelole palastik ko kochomiet plastic imiet ko kisyet nii komondo imiet ako kisyani ko kikeboishen kechoben kit neu saoset tii ak kinde ot sonoek sikoyai kabisa ko kararanit kisyani.